Ngwĩciria haha nĩ harĩa mathandũkũ maya ma cukuru mathondekagĩrwo ma mabati, kana duka nene ĩrĩa yendagia mathandũkũ maya, nĩnguona mũndũ ũrĩa angĩkorwo nĩwe mũgũri kana mwendia wa mathandũkũ maya, mathandũkũ maya no makorwo makĩgũrwo nĩũndũ wa ciana gũcoka cukuru, hĩndĩ ĩrĩa marathiĩ kĩrathi kĩna hau mbere kana gũthiĩ gĩthomo kĩa igũrũ makĩria.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtionekanaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa, no ĩno nĩ macini ya gũtobora maĩ, ndobori ya kwenja ndobori, hĩndĩ ĩrĩa riũa na gũtarĩ na maĩ magĩte kwa ihinda inene, kĩhũthĩkaga ,maĩ macio nĩmo tũhũthagĩra, nĩmo tũhũthagĩra o mũthenya, tũkarĩma mboga kũ hakikisha maica maitũ matirĩ na thĩna

Ũndũ ũyũ mũno mũno ũrutagwo nĩ atumia akũrũ ta aya maronekana haha, nĩ ciondo maratuma, mahũthagĩra uthi wa makongo, koguo ingĩruta mũndũ kũhũthĩra uthi wa makongo agoka agaikara thĩ, akerorera ũrĩa niĩ ndĩreka nake agebundithia o kahora o kahora, ikinya gwa ikinya kũ hakikisha nĩ anyita maũndũ mothe marĩa magĩrire gũkorwo agĩka, ĩni kũhũthĩra uthi wa makongo na gũtuma ciondo na ikabu ningĩ agacoka gũciendia nĩgetha akagĩa mbeca.

Gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ tũgĩaga na ũgitĩri harĩ mĩihũro ya maĩ tondũ nĩtũikaraga twĩharĩrĩirie, andũ a gĩcigo gĩakwa nĩmokaga tũgathomithio na gwĩhema mĩihũro tũgaikara twĩharĩrĩirie andũ hĩndĩ ĩrĩa mĩihũro ĩngĩ ĩngĩoneka ũrĩa tũngĩthema na tũngĩehera kamũira tũ tũrehete ikũo kana ona ũthũkangia wa indo, nĩtũrĩmaga nĩtwagaga kũrĩma kũrĩa hakuhĩ na maria kana mĩtaro nĩtũcimbaga ndemu, nĩgetha rĩrĩa kwaura maĩ macio magakorwo na njĩra njega harĩa mangĩthiĩ nĩgetha kũgirĩrĩria mũihũro.

Andũ a gĩcigo gĩakwa nĩ maikaraga meharĩrĩirie, ningĩ nĩ tũthomithagia mũingĩ na andũ a gĩcigo gĩakwa gũikara, na tũkamamenyithia thĩna ũrĩa ũkaga hĩndĩ ĩrĩa mbura yaura muno na gũkaihũra maĩ magakĩra icigo iria ciagĩrĩire. Nĩ tũmeraga matige kũhanda hakuhĩ na njũĩ, nĩ getha tĩĩri ũcio na mĩena ya njuĩ ĩgakorwo ĩmĩgitĩre.

Honge ici nĩcionekaga harĩa andũ marĩ, tondũ nĩ gũĩtanagwo mĩcemanio. Andũ nĩ macicabitHagia mĩtandao-inĩ kana magacabithia maratathi ona magathĩti-inĩ marĩa makoragwo omũthenya. Maundũ marĩa ingĩenda kuona mogarurũku nĩ ũhoro-inĩ wa kũrehera andũ a rũhonge rwakwa uteithio wa irio, ona ũgima mwega wa mwĩrĩ, ona honge njega cia ũgima mwega wa mwĩri, na mathomo mega kũrĩ ciana citũ.

Ĩĩ no ndirikane rĩrĩa rĩa mbere ndakĩrire bara kũhũthĩra nyamũ ĩno, maũndũ marĩa ndagereire nĩ atĩ nĩ ndarĩ na guaya mũingĩ tondũ ndiamenyerete. Nĩ ndarorire mwena wa ũrĩo na mwena wa ũmotho nĩgetha ngĩre bara, na ũndũ ũyũ nĩ mwega tondũ nĩ ũgitagĩra wũitĩkangi wa thakame na ikuũ iria cicũngagĩrĩrwo nĩ hatari barabara-inĩ.

Ĩĩ nĩndĩretĩkania na mũbango wa thirikari wa nyũma ikũmi tondũ handũ haaha nĩũrehaga wũiguithanio wa hamwe gatagatĩ ka andũ arĩa maikaraga gĩcigo-inĩ kĩmwe, nĩmahotaga gũcokanĩrĩra hamwe na magaikara na thayũ na wendani mũingĩ. Ningĩ mũbango ũyũ nĩũtũmaga andũ rĩrĩa magũmĩrwo nĩ mathĩna makahota gũteithania marĩ hamwe, ona nĩmacokanagĩrĩra na magateithia andũ arĩa menamathĩna.

Kĩrĩa gĩtumaga thigari citeiithie andũ aya gũkĩra barabara, rĩu ta ciana, nĩtondu ciana nĩ nini tinginyanĩru ningĩ no cikorwo, ciana nĩ ciendete gũthaka na nocithake barabara harĩa cingĩgũthũo nĩ ngari. Andũ aria mena mawathe matirĩ na ũhoti wa gukĩra bara tondũ aingĩ nĩ marahũthira itĩ ciao cia gũĩtwara, ũrĩa mangĩkorwo matarahota gũthiĩ na ihenya, na nomarehe mũhihinyano wa bara.

Ngũĩciria ũyũ ti ũndũ mwega, tondũ rĩrĩa mũici anyitwo aiyĩte, rĩrĩa mũici uyũ anyitirwo aiyĩte thimũ ĩno, andũ nĩ ũrehire ngũĩ, andũ makorwo mena ngũĩ nyingĩ magĩthiĩ kũmũhũra nĩgetha ndakanacokere kana ona no mamũrage. Ngũĩciria ũyũ nĩ ũndũ mũru tondũ andũ ma ũhoro ũyũ nĩũtũmire andũ mahinge mawĩra mao na nĩharĩa monaga ũboco wao omũthenya. Koguo umũthĩ ũgũri uma thĩ.

Ingiuga mũtaratara wakwa nĩmwega tondũ nĩũrandaithia ngabanga mũthenya wakwa harĩ omũthenya, nĩndĩrabanga mahinda marĩa ngwĩnogora mwĩrĩ, nĩmwega tondũ nĩũrandaithia kũhũrana na mĩrimũ na gwĩthema na maũndũ marĩa marehaga mĩrimũ. Kwĩnogora gũkũ nĩkũrandeithia gũikara ndĩiguĩte na gũcanjamũka.

ĩĩ nĩndĩ mĩbango ya kũrĩa gwakwa, na ndĩmĩrũmagĩrĩra, hĩndĩ ĩrĩa ndabanga okĩroko, mathaa burani ma kĩroko nĩrĩo ngũrĩa irio cia kĩroko, ihinda rĩa ranji rĩa kinya thaa mũgwanja ngarĩa ranji, hwai-inĩ ngarĩa indo ngĩthiĩ gũkoma thaa ĩmwe cia hwai-inĩ. Nĩ njĩkĩraga aramu nĩgetha ngahotaga kũririkana.

Ĩĩ no ndirikane ndarĩ mwana mũnini ndarĩ cukuru, twathiĩte gũcera. Maũndũ marĩa ndagereire nĩ atĩ nĩndarĩ na guaya mũingĩ, nĩ ndeciragia meri ĩno no ĩthinĩkane kũu maaĩ-inĩ na gũcũngĩrĩria ikuũ iria mũndũ atebangĩte. Ningĩ nĩ ndarĩ mũkenu tondũ rĩarĩ rita rĩakwa rĩa mbere kũhũthĩra nyamũ ĩno.

Kaingĩ nyambaga gũcokeria Ngai ngatho ndokĩra nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ mwega, ngeharĩria gũthiĩ wĩra, na ngaharĩria ciana ciakwa nĩgetha tumanie hamwe magĩthiĩ cukuru, ningĩ, ngaharĩria cai na irio cia kĩroko tũkarĩa twĩhamwe ta bamĩrĩ, ona gwĩthamba kĩroko kĩu twĩhamwe.

Andũ thoko-inĩ yakwa marĩhaga motungata mao kũhũthĩra mbeca bari bari. Kwĩ arĩa mokaga macikuĩte na moko, andũ angĩ moka mena mbeca ciao thimũ-inĩ, andũ aingĩ harĩa wikagĩria mũndũ thimũ inĩ yake kana kwĩ arĩa mathondekete tiri, harĩa ũngĩikia mbeca ciao. Kwĩ angĩ maugaga ũtũme mbeca ciao bengi-inĩ, kũhũthĩra na motungata ma thimũ, andũ angĩ thoko-inĩ yakwa mahũthagĩra, kwĩ andũ macenjanagia indo. Ũkagũra kĩndũ gĩkĩ, nake mũndũ agakũhe kĩu kĩngĩ.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ nĩ atĩ ndĩrona ũyũ nĩ mwarimũ, ena maratathi. Mbere yake hena gĩcicio kĩrĩa kĩna maũndũ mandĩkĩtwo thĩinĩ wake. Ndĩreciria ũyũ nĩ mwarimũ ũrathomithia ciana kũhũthĩra ng'enda cia kĩrĩu ona mũtandao. Ũndũ ũyũ nĩ mwega tondũ nĩũtũmaga andũ makagĩa wĩra, nakuo ciana cikanyita ihenya tondũ nĩ marona ũndũ ũyũ ũgĩkĩka o mũtũrĩre-inĩ wao o mũthenya.

Ngũĩciria nĩ gĩturwa kĩa mũmbunge arĩa mathiaga kũrũgamĩrĩra andũ a gĩcigo kĩao kĩrĩa maumĩte. Ngũĩciria nĩ kĩega, tondũ mũmbunge ũyũ aumaga harĩ andũ ake. Rĩu nĩ ahotaga guthiĩ gũtetera andu a gĩcigo gĩake na mathĩna maria mamagumagira. Ngũĩciria undũ ũyũ nĩ ũcokagĩrĩra ũgateithia thirikari, kũhĩtũkĩra mũmbunge ũyu kũrehe mabata na kũhingia mabata ma andũ aya. Mabata maya nĩ ta gĩthomo, maĩ ona ũgima mwega wa mwĩri.

Nĩgetha kũruta wĩra wĩna umithio mwega nĩndĩhingagĩra harĩa ndĩiki, harĩa hatarĩ na inegene. Rĩrĩa ndĩmũciĩ ngatũma ciana kũndũ kũraihu ngamenya maticoka na ihenya. Rĩu hena ũgitĩri ũcio na ndĩiki ngamenya nĩ ngũruta wĩra mwega. Ningĩ nĩ ndĩheaga mathaa, ngamenya thutha wa mathaa maigana ũna nĩngũkorwo ndaruta wĩra mũingĩ ona ngekĩra aramu ĩrĩa ĩgũcoka kundirikania ngamenya nĩ ndeka wĩra mwega.

Mũno mũno tũgũraga guo cia mĩtumba kuuma cia nja, ona ningĩ kũrĩa iria ciumaga thĩinĩ wa bũrũri witũ. Nĩcio ngũraga kuma kwĩ mũndũ ũrĩa njũĩ kana ũgathiĩ thoko. Mũno mũno nĩgũkoragwo na mĩthenya ĩrĩa kwĩna thoko nene icigo-inĩ tuuge ta ciitũ. ũgakora kwĩna mũthenya ta wa Injumaa rĩrĩa kwĩna thoko nene harĩa ũthiaga kwĩ mũndũ ũrĩa ũũĩ kana ũgathiĩ gũcithurania ũkĩmenyaga nĩ ĩrĩkũ ũrenda.

Ithuĩ tũtuaga atĩ wendo, ũrũmwe na wendani nĩguo kĩhingo kĩa ũrata kwaga kũhuka. Nĩtũikaraga hamwe twendanĩte, tũkĩmenyaga atĩ tũraikara hamwe twĩna thayũ nĩgetha tũtikahukie wendo witũ. Ningĩ nĩtwagaga gũcemania kaingĩ tondũ nĩgetha tũtikamenyerane, kũrĩa gũcũnagĩrĩria andũ maikara hamwe mũno makamenyerana na makaranagĩria ũru, ningĩ nĩtũthiaga gũcera hamwe, harĩa tũkaheana ng'ano citũ iria citũmaga tũgeciria wega kũrĩ mũndũ ũrĩa wothe na tũgaikara hamwe twendanĩte.

Kũrĩ maũndũ maingĩ macũngagĩrĩrio, maumanaga na kũgũra ngari ona kũrĩ arata, na bamĩrĩ, tondũ wa mbere mbeca iria mũndũ ararĩ nacio atagũrĩte ngari, imwe nĩciũkaga cikahũthĩka, gũthondekithia ngari, kũmĩkĩra maguta, ningĩ kũgĩa bamĩrĩ nĩ kũmanicaga nĩ kũgĩa ciana, ciana ici nĩ cirenda kũrerwo wega, nĩ cirenda irio cia kũrĩa, nĩ cirenda gũikara ciĩ ng'ima ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ cirenda gũthoma, koguo makĩria mbeca nĩ cihũthĩkaga kwa ũingĩ.

Harĩ maũndũ maingĩ nyendete gũĩka. Wambere nĩ gũthoma, nĩ thomaga mabuku ngatigĩrĩra meciria makwa nĩ marĩ mega na magima. Ningĩ nĩ thiaga gũcera, ngona maũndũ maingĩ ta nyamũ cia gĩthaka, ona maũndũ marĩa marĩ bũrũri-inĩ witu. Ningĩ nĩ thiaga kanitha, harĩa ngacokanĩrĩria ngwatanĩro yakwa hamwe na andũ a kanitha ona Ngai. Nĩ thiaga gũcerera andũ arĩa matarĩ na ũhoti, ta ciana iria citarĩ na aciari mĩciĩ-inĩ yao, ngamahe ũteithio kũringana na ũrĩa ndeithĩtio.

Ĩĩ nĩndĩ ndathiĩ nyũmba ya monanĩrio ya Kenya. Indo iria imwe ciĩ kũu nĩ indo iria andũ mahũthagĩra tene, iria cionanagia ũndũire, kwĩna indo iria cia gwacũhio cigĩtwo kũu, ningĩ wambata gĩkĩro kĩa igũrũ nĩũthiaga ũgakora maũndũ ma ateti a tene, na maũndũ marĩa mekaga o mũthenya, na ateti othe a Kenya kumanagia na rĩrĩa twagĩire wĩyathi nginya rĩu.

Nĩgetha kũmathimĩra mathaa nĩ hakikishaga rĩrĩa mauma cukuru magakora magoka mageka wĩra wao ũrĩa mahetwo nĩ mwarimũ, magathiĩ magathaka hanini magoka magacoka magethamba. Rĩrĩa ciakinya nĩ thaa cia thaa ĩmwe tũkona mohoro ma omũthenya hwai-inĩ twĩ hamwe. Ningĩ harĩa megũcũngĩrĩria kuona nĩgetha makamenya nĩkĩĩ kĩrathiĩ nambere bũrũri-inĩ. Tũgacoka rĩu tũkarĩa twĩ hamwe, rĩu ũgakora mathaa nĩ mathiĩte rĩu cina nĩ ciraigua toro cigacoka cigathiĩ toro.

ĩĩ nĩngeretie kũgũra indo na intaneti, no mawoni makwa hena marĩa mega na marĩa moru. Harĩa hena mega nĩ atĩ ndihotaga kũhũthĩra mathaa makwa gũthiĩ ndũka-inĩ ndĩ niĩ mwene, koguo indo na nĩ cinginyagĩra. Mawoni marĩa moru nĩ atĩ kĩndũ kĩrĩa wagũra no kĩage gũkinyanĩria ũrĩa ngwendaga. kana gĩkoya thikũ nyingĩ kĩngĩgakinya ũrĩa ũcũngagĩrĩria kwaga gũkorwo na wĩhokeku harĩo..